Sipitalitab Start ko naat iman en yaetab komyee kogoito toretisiosiekwak chechang. Kotko moche kebiman ole yoito kasit sipitalinito keboishen ole toretito biik ak biik che kigonya ak ogot ole tam konyoito mianwogik choton ogot che kilelen motindo kerichek anan uiy en tagitari kogoito toretet. Sipitalinito koboishen muswoknatet ab kasari koyai kasit anan kilelen kogonor ole uu mianwogik anan ko ole testoito tai chito ne ko miani ak kogere kole igochin ichek toretishet en chaktaet ak kogere kole kotkogochi kerichek che alak tugul ak komayai kasit ko en kasarta ne isibu ndo isegu kora komiani chito kotoreti.

Jaribunanetab itax ko kit ne kigoim biik che yoe kasit en emoni bo Kenya ak koboisien chepkondok chechwaget koyoen mara biashara konyoenge, koalen che kyome. Ko kiit nekikemwa ko ime biik amun kere chito anan ngele mkulima kole kotko al tuguk cheu ngele onyinyutik ab mbar, kogere kole wendi ng'weny lakini ko kigojaribunan kabisa serkalit koger kle katil rabinik koboisien itax

Sipitalitab great star, ko ingomuti bik cheyochin kasit mising ko ko kasitab, bik cheyoe kasit eng ole kikonoren muswek, ko Gere chito netindo akilit nekararan amun muswek ko bik che mache keyachi kasit, anan kehandolen ak ngomnatet nemi barak simator konamden ingele mnyanwakik che kotindo kit nebo aeng, kogere mache kotindo chito ,kosomanat kongen tukuk chetinyeken ak muswek ,nebo somok ko chito ne kisir eng testi Chechik anan ko chito nenyalu kongen akobo muswek saiti ,sikobit komanyokoyai tukuk amun miten tukuk chechang chekeachin muswek, sikenai kit nekiyae kosich mnyando nekitinye anan ko kit ake tukul nekimuch kotiny inendet.

Nyalu konamken serikalit ak bik cheyae kasit eng KRA ak koba Garisa, ak ibakonet bik, ak netai korong ii kobakoyai bik kosich tukuk choton kibandok sikotoret ichek koregistaren eng KRA sikoik Kila ko weku ingobeku arawet nitam keyoe eng arawetab loo kobche rapishek tukul chekikoboisyen eng oldo tukul, kit nebo aeng komut bikwak tuteno cheyochin kasit ibako toret eng kanetet ak ko faileni returns eng Kila arawek ak konet bik chuton akokochi rapishek cheimuche kotoret kotar kit nekiyae.

Netai eng kabilosyek choton somok mising, iniwe sukulitab spurs inet ken iket karit ko ichu kilas ak isoman tukuk tukul chenyalu inai asi inam iket karit , ko tukuk chuton inami isomani akinae elenyalu inetitei karit olenyalu kenamda berek , olenyalu ketesyin mwanik, ele nyalu ketesyi sipit kolabat karit, nebo aeng ko inam iarororchi mwalimu anan ko bik chekyosomani tukul ,iarochi olenyalu iyayte kit, maran olenyalu inamde staring, nebo somok ko iwe inam iket ate eng kiwanja ananeng kiwanja asikobit ko konin kimnatet anan ko akot nyikanatet iwe, lam lam inam iket eng elemiten garishek alak , kabilosyek chuton tukul ko karoron akobo maana amun toreti chito ,kosich nyikanatet ak konai elenyalu ke ketita karit komami kaimutik.

Lake Victoria south water board ko ibu ak ko ribe ole sichen bek bik, ak koteche koraa olekiteremen bek, ak okot keringaik choton ak kondo kerichek bek sikosich bik bek chetililen chekie, ak koraa ko itilile ako teche tukuk cheu sewagishek, toilets choton cheboisyen bik eng townishek cheechen, ak koraa ko indo kerichek ole indo bik bek choton chekakoyachekitun chekakeboisyen maran koboisyen industries tugul chemiten eng emetab Kenya, ak koraa lake Victoria south water board ko ikochin kabatikab tukaa ak bik chetinye minutik eng imbari koboisyen bek korib anan kobais inchirenik, konde minutik kwak eng imbar ak koraa koyae komiten bek eng emet eng sait ake tukul matkobetyo ,ak koraa yae ko nai kole miten bek ako ma Kali.

Chito netoriti bik chealisye eng korik chekyaldaen maiywek ko nyolu ko chito neo tot kengolilchi eng chakyinet, ako chito koraa nenyalu kobaibai eng sait ake tukul amun ingonyo chito nyokwal maywek eng korik chuton ko sikobit itoret ko nyalu ko ibur kou chito netot kotoretis, ako koraa nyolu ko chito nengalale si kot komache chito nealisye ketesyi maywek anan mache ainaishek chechang ,ko chito netot kekur akengalalchi akotareti, ako koraa chito netindo muitaet amun maraisi kealdechi bik choton ko kimainik amun tot koime bik icheket ,tot akot kobirken, nyalu koraa ko chito ne muitoin amun Chang chekeachin ken bik eng ireu ,koraa ko tindo akilit be sharp ako chito koraa nematindo kaimutik amun tot kongalalchi bik cheale maiywek koyait sikobit koba castomaek.

Eng Iman, ko angen kampunishek che chabe biritishek noton ko netindo Goldit ak noton nebo ever ready, ko eng anee ko tam agere ko netindo tahabu ko netam kotindo iyet anan mat nelale saiti nitoni keboisyen kilalen kandalit anan ko makaa, ko nebo aeng ko ever ready ko sait ake ko matakim mising amun nwach ,ako ngityar kibiritit nitoni ko sib komee, kibiritit noton netindo Goldit ii ko tam kotindo ketik chechang ak sait ake kemwae kele nebo ever ready kotindo ketik che tuteno ingiit , noton nebo Goldit amun lale araka anan saiti ko tam kegere kele Kali ak koraa raisi ingial noton nebo ever ready, ever ready kenyorchiken eng olda tukul eng Kenya, lakini nondon netindo tahabu ko ui sikenyor.

Eng Iman ,eng oleamenye ko nekit chitukul netindo ngotonik ak matin konekit chitukul netindo ,komabete chito nematindo ngotwet, ko netai ko angen eng fence noton nebaisyen chito ketik ,tot komuch koboisyen chito tekek, tirobainik anan ko bostinik, nebo aeng ko angen nebaisyen chito wayat anan ko noton ko sikengeit ,nitoni ko neboisyen bik tukul matin kopcheen ,nebo somok ko amun menye chito ainaaina, miten bik chebo ngweny chebo kwenet ak chebo barak, ko bichutan bo barak ko baisyen fence noton anan ngotwet noton nebo sitimet, ko nitoni ko kikotoret bik ko matkobwa tyangik choton cheame bik ,koraa ko miten bik cheboisyen ngotonok chebo koiywek choton che kinam koiywek chechang, miten bik cheboisyen tekek miten bik cheboisyen koraa minutik choton kou ketik ko teren compound anan elemenye.

Mnyandab ukimwi ko mye ingesib kecheken ,amun saru sabonwek amun kit neu malaria ko ingesib kesich eng borta ak kesib kinam kinya ko toreti chito komamnyan saiti ,ak eng nebo aeng ingesib kesich ak kisib kinya chito kou ngunon lakok chemengech anan kwonyik chenyikisen ,anan akot ko bik chekakoechekitun ako yosekitun, ko toreti Kobos komeyo bik, ak koraa ingesib kesich akinya ko toreti kisib kinya komatkinamda kongeten chito akenge akoi age ak koraa ingesib kinya ko toreti keboisyen rapinik chetuten amun mator kinami tukuk cheu kikoito pimanet anan kikoito karatik anan akot ko kinya chito eng kasarta nekoi k,koraa ingesib kinya ko toreti komatkesich lagok ak kiloisyek chemiten ngweny anan komatkenyor komeitos lagok ingesiche anan akot ko kametab lagok.

Kit netai kabisa yan kainai walutik choton chebo ipiman chito akonai kole tindo kutikab ukimwi, ko inamen imwachini kongoi amun kaianin konyo ipiman ,nebo aeng ikase chichiton kongalale korire ana kobure kosisinke ,ibakach amatiim ,nebo somok ko tot onetke akobo kutik chuton okwek omiten tuan amatoteste chito nebo somok ,akimwachi kole ma mwisho nebo sabet ak koraa nebo somok ko tot itoret iken kot komakomiten ,kot ko kotakosiche kutik chuton ko tot itoret inet elekiribtoike, kerichek chemache koam ak koraa imwachi kole ingesib kenai ,anan kenai akinam keam kerichek ketaretakse nebo mwisho anan ,Iman imwachi ,amatimwachi chito aketukul konai akobo status Chechik.